kosechiek to ikaye, kosekaye to imoye e chieng' motuwo maber. Kosetuwo, tifunde e gunia alafu idine. Kosedine, tiyiere maler, kosedare maler, tikawo tibuko gi buru kata igo gi yath manyasani kaaye to iketo e ogunia. Ka oseket e ogunia tikanogi e dero kama ng'ich ok nyal mako gie ,to kama chieng' be ok gogie ahinya to obedo mo bet otuwo otuwo, ok kuma ng'ich. Mano miyo gibedo kuom kinde malach kapok gikethore, mondo omi oti kodgi e kinde mabiro.

Gini kaneno to gimabiro e pacha en pidho kodhi kaka koth alot mar sikuma kod alode mamoko, ema iketoga e kama chalo kama endi sama pod gitindo, mondo omi chieng' kik gogi ahinya, kendo mondo omi koth be kik kethgi kapod gitindo, to mondo omigi kuma gibede bende obed mang'ich sa duto ka eka bang'e ka giseikore, tigologi ka iterogi ka idhi pidhgi koro e puodho ka gisebedo makare.

Kang'iyo kae, gimatimore kae en ni nitiere jal moro machalo mayawo pi katiyo gi kwer, pi moro nere ni ogo pi, ogo ohula mondo omi pi okal kotiyo gi kwer. Nere ni koth nyalo bedo ni ng'eny ,kokamano to nyalo bedo ni bende okunyo akunya kamoro mondo pi obedie monyalo tiyogo. lakini gima otimo kae ma nenore en ni otemo yaro kama pi nitiere ni endi.

Kang'iyo ka malong'o, mae nyalo bedo tij goyo punda kendo nenore ni kae imiyo ng'ato mich kuom loyo gimoro. To mondo omi miyi mich ng'iso ni itimo gimoro to kaluwore gi kaka anene oneno goyo punda,a chiel kuom tuke mag goyo pundagi. Ok ahere nikech en gi lal mogundho. Kata kamano, hapi nyaloleng'ore nyadichiel miyud mich kaka koro ng'ato chalo manoyudo mich kae lakini lal ng'eny ye moloyo, to mondo omi iyud michno bende okyot koro emomiyo ok ahero tijni mar goyo punda kendo ok ahere kata matin kendo ok anyal ng'iso ng'ato mondo oti tijni nikech onyalo miyo ilal makelni shida mang'eny moloyo.

Kwonde hola mag mbuigi to ber, nikech gimiyo ng'ato nyalo yudo pesa moro manodwaro e yo machuok, kendo inyalo timo godo gino manidwaro timogo, to abng'e kiyudo pesano tidwoko. Kwonde holagi beyo nikech kikawo pesa midwoko e yo mapiyo kaka owinjore, gimedi atamalo mar pesa miyudo, minyalo holi kendo, manyalo miyo itiyo godo tije mamoko, manyalo medo yuto mari kendo nyalo konyi e yore mathoth. Koro kwonde mag holagi to beyo, mak mana ka in ema ok itiyo kodgi e yo makare, eka ginyalo tuoni omenda magidwaro. lakini ka itimo kaka gidwaro, to gibeyo.

Jogo machiwo hola kaka Tala ,mondo omi iyud hola koa kuomgi, nyaka ibed kod app margi migolo e mbui, ma indikri kaka jakanyo, ma ichiw nonro magi kama oting'o nambani mar sime, nambani mar opande to kod jogo ma in go machiegni to kod kuno miaye, to gi nonro mamoko. Bang' kisechiwo magi, to giyuto bende ma mari gi tich ono ma itiyo, bang' kichiwo magi, to gidhi tiyo gi nonro gi mondo omi ginwang' kar pesa maginyalo holi.

Ja adhula mong'e e piny Kenya matugo opich adhula mamalo iluongo ni Michael Olunga. En jalno mago opira manie rang'iny mamalo, kendo osebedo kotugo e Kenya kae ni timbe mamoko machalo kaka Harambee Stars, kendo ong'ere ahinya kaluwore gi okang' mogoye opira, nikech ogoyo opira e okang' mamalo to mano emomiyo jopinje maoko, mamalogo nonene kendo noneno ka onyalo tugo maber, emomiyo olwonge koro otugo ne pinje moko machalo kaka Qatar gini kucho endo.

Gini itiyo godo e chudo. Inyalo dhi e duka, iyudo ka jaduka oyie mondo ochule gi gini mano miluongoni lipa na m-pesa, matiendeni ni chudo kitiyo gi m-pesa. To bende, itiyo kode bende e chudo mondo omi kik ng'ato kaw pesane kendo bang' chulo. Gini kisechulo pesa, ok inyal dwoko pesa kendo e simbi. Koro ji ohere kabisa nikech mondo omi kwale pesa tek, kiseoro, tiseoro. Emomiyo ng'enyji ohero tiyo kode, moloyo to jogo matimo ohala e chiro,e dukni, to kata kumora mora ,e ofise bende ma ichule pesa bende iboyudo kitiyo kode. Kata mana e osiptende, itiyo kode kaka yor chudo nikech en yorno malong'o ahinya mar chulo pesa.

Tijni nikod nengo e alwora nikech en tijno ma ji ochayo kendo ng'eny ji ok ohero tiye. Koro miyo jogo matiye bende ok ng'eny ruok, to lakini en tich manitiere, kendo nyaka tiye kendo joma nyalo tiye bende idwaro. Koro omiyo jomatin matiyego nikod nengo ahinya kwonde ma gitiye.

Gimabiro e pacha kaneno gini en jopur, mar dhok kata kod gweno bende, nikech ranyisi mar picha mogor e tokgi kanyono, igoroga e ring'o moswagi mar dhiang' kata ring'o moswagi mar gweno aeto iboyo, matinde idendo gi dhok masani ni smokie. Koro kaneno pichani to gimabiro e pacha en ni magi joma deal gi kampuni no maloso gigo miloso gi ring'o moswagi mar dhiang' kata ring'o mar gweno moswagi mabende dhano ohero nyiewo kendo chamo.

Gigo makelo pek en kaka koso simu man gi nyalo mar chopo e mbui, to gi koso network malong'o e gwenge, nikech iyudo ka gwenge moko network ni piny, koro kelo achiedh nade modhuro,e tiyo gi mbui. To bende, koso ng'eyo bende nitiere. Iyudo ka nitiere yawowa mapod ok ong'eyo kaka itiyo kod simuni madhi e mbui, nikech ng'eny ji ohero tiyo kod simu mar adiya, kendo thoth ji, mano e simu ma ging'eyo. Koro mondo omi giti gi simu moroni e yor somo, bedo matek nikech yude ok bed mayot nikech nengone ng'eny. Koro mago e weche moko makelo pek e somb mbui.

Kae nenore ni en nyakalondo kendo nitiere gino ma gitemo ng'iyo ekaratas moro kae man gi goro mar rangi mopogore opogore, kendo nenore ni giwuoyo e wi gino maging'io e karatasni endi. Emachalo ni e thor wach magiwacho kaendi.

Zenka itiyo godo e yo hola mar pesa .Koro ng'eny ji e kaontiwa kwayo hola mar pesa kokalo kuom kambi kaka mar Zenka nikech en kambi mong'ere kaka kambi maholo pesa, kendo ji ohero holo pesa kaluwore gi achiedh nadi magiromo godo madwaro yore mag pesa. To ok ginyal yudo pesa e yo mapiyo. Koro giholo pesa to gitiyo godo, to bang' mano e kinde momigi mar dwoko pesa. Gidwoko pesa no endo gi mabalang' moro e wiye. To bang'e ka gisedwoko pesano,e kinde mabiro kendo ka gibro chako dwaro pesa ,tinyalo hogi kendo gi zenka.

Mae en puonjo ji e tiyo gi mbui. E gweng'wa, ji ipuonjo gi mbui e yo machalo kama. Imanyo kamoro ma ji nyalo rade, kendo kuma ji nyalo bete mang'eny. To kosemany to, iluongo ng'ano manigi lony mararieya e yore mag mbui tobiro topuonjo oganda manie area no endo, to kosepuonjogi to gin bende gibedo gi ng'eyo e yor lony mago mag mbui.

Kae aneno ka nyithindo nie klas kendo aneno ka gin gi japuonj ochung' e mbele gi kanyo, kendo japuonj puonjogi, aneno ka japuonj oyaro bedene, mang'iso ni otemo ng'iso nyithindo bende oyar bedegi nikech aneno ka nyithindo bende oyaro bedegi. To aneno ka ondik e blackboard kanyo bende mang'iso ni puonj ne dhi nyime, to gin nyithindo mapod tindo, mang'iso ni itayogi gi japuonj no mane mblele gi kanyo no endo. Koro chalo ma somo dhi mbele kanyo endo.

Jopuonje yudo pek modhuro kagipuonjo e klas moloyo to manigi nyithindo mamuofni nikech nyithindogi ok nyal neno gino ma indiko e blackboard. Koro miyo ji tich matek ni gin ginyalo mana winjo miwacho lakini ok ginyal ndiko gino mondik negi e board. Koro nyaka wachnegi awacha eka gin bende gindik, to kata kamano, wach ma kamae inyalo geng' ka ikawo nyithindogi titero e sikundegi nikech nitiere sikunde mag muofni, to nitiere gigo molosnegi makonyogi somo miluongoni braille gi dho joyagunda. Koro mano ema nyalo konyogi maber moloyo.

Dwoko mantiere ne ni nitiere sikunde moko mag primar ma jopuonjre kawo thuolo mang'eny mondo omi giwinj wach mar tiyo kod kompyuta. Kamano dwaro ndalo mathoth kata dwaro jogo mathoth manyalo puonjogi weche mag tiyo kod kompyuta mondo omi ging'e e yo mapiyo piyo, kendo luwore ni ok osebedo ka en gima dhi mbele, koro joupuonjre mang'eny ok ong'iyo kendo pok ong'iyo kod tiyo kod kompyuta, koro kelonegi chandruok mathoth. Koro dwaro kinde malach mondo omi ging'e kaka itiyo kod kompyuta.

Gimabiro e pacha ka aneno gini en pichni manie simu nikech ng'enyne, en kidwa neno picha e simu eka iboyudo gino mogor machalo kamae, to ka idhi to ibiro neno pichni mago mayudore e simuno endo.

Gimabiro e pacha ka aneno gini, en dakteche mag yedhe nyaluo mohero lando tijegi kabawo karatese kwonde ma ji kale, mondo omi giyud jogo maginyalo konyo,e yore mopogore opogore. Lakini ng'enygi, ok gin dakteche mawacho adiera, gin jogo manyalo wuondi seche moko ni ginyalo timo gimoro, to kuom adieri iyudo ka ok ginyal timo gino. Koro moko chalo ga mana kaka yor manyo pesa kuom oganda. To moko bende nyalo bedo ni konyo e yore mopogore opogore kaluwore gi thagruok ma ng'ato neno.

achiel kuom buge ma ondik ma oher ahinya gi jokenya moloyo to jogo mano tieko somo margi mar klas apaga riyo kapod itime, iluongoni The river between. Mano en buk manondik gi mama miluongo ni Grace Ogolla, mane en jandiko mang'ula, mar buge mag novels mane isomo kata mana e sikune.

Kae aneno ka dhano mpor aduwa kendo chalo mana nitiere nyasi moro kae, to ok apar konyalo bedo nyasi moro mopogore gi arus. Nyaka to obed mana nyasi mar kendruok midendoni arus ema dhi mbele kae nikech ,tem arus ema ng'enyne ,ji ohero twang'o lewni machalre magimiel godo, to e kama dhano mor ega moloyo. Kae aneno ka ji nie lewni machalre kendo dhano mor ahinya.

Ndalo moko napuro oduma mang'eny kendo piny nochiek ma nayudo oduma lodi mang'eny. Gino nomiyo ahero tijno mar puro, kendo ahero puodho ahinya nikech puodho kelo chiemo, kndo sama puodho kelo chiemo, kech bedo maonge, to piny bende mor nikech chiemo ng'eny. Koro omiyo ahero pur, ahinya. Kendo oduma ka ochiek malong'o, mokagi momogi motwo mokan, mogo koro nitie, koro ji ok chandre ahinya mar manyo gik mang'eny. Mana chiemo kende to ngima dhiyo mana nyime.

Gik makelo mor en loyo pesa kaka kae aneno ka omi mbalariany ma Nairobi university pesa maromo milion adek. Koro en gimanyalo kelo mor ahinya kuom loyo pesa. Aneno ka omigi gi bengi mar KCB milion adek. Nyalo bedo ni ne nitiere gino mane giloyoe, kokamano tonyalo bedo kata mana puoch gi pak mochiw ne mbalarianyno kokalo kuom kambi mar KCB.

Kae nitiere ng'ato matmo goyo pi. En pi mokuny kaya piny, kendo ng'ani ochiko ndugru ma pi tonie. Kendo kae neno kamotuwo ahinya, mayudo pi be neno matek. Koro pi nyaka kuny mana kayapiny, mi koreka gerne gino minyalo rund kiywayego koya piny, koreka mondo oyud pi. Kendo ok onen tich ma be yot ahinya nikech nenore ni jalni maywa pi ni tiyo kod muya modhuro mondo omi pi owuogi e gini. To koro chune nikech mano nenore ni e yo monyalo yudogo pi, nikech ngweng'ni neno bende motuwo ahinya ma cheing' bende rienyye ahinya.

Ka anono tijni, gimabiro e pacha en arambe, kendo kae nenore ni oganda ochokore mar yogo arambe nikech aneno ka chalo ma ikwano pesa ka isoyo e okapu, to chalo mabende man mbele kaegi gin jotelo. Aneno ka girwako kode kagimoso oganda mobet piny. Kendo gimachalo ni dhi mbele ka en mana goyo arambe, kendo ji golo pesa ei kama gintiereni endi.

Kae chalo manitiere chokruok moro mag jotelo. Kendo aneno ka giting'o nyaka gigo magindike kaka buge kendo gi kalam bende aneno ka gin godo e lwetgi. To aneno ka chalo ka gima giling' ka giwinjo ng'ato achiel mawuoyo machalo motelonegi kaka ja taa burano endo. Kendo chalo magiwacho wach ma omi maina ahinya, kendo gineno ka joma ni gi geno e wachno magiwacho.

Gini ka idwa timo, ikwongo isuko matuta, ka isesuko matuta to ikawo gino miluongo ni crotchet ma jalni oting'o kaeni endi, to isoye gi e piny mar matutano, okalo gi e tie matutano, kosekalo e tie matutano, to nitiere wiye mokagre madhikalo koni, tikawo tisoye gino midwasukono, tichakiloro tiywayo towuok gi kocha. Alafu kosewuok to ichako miene alafu odhi bedo kaka inene e picha kaendi.

Kae ji okelo dhok e chanjo, kendo isoyo dhok e kamoro madiny mogeng' bathe koni gi koni. Kendo aneno ka daktari mar dhiang' chuoyo dhiang' sindan kanyo endo, ka jogo mokelo dhoggi be ng'iyo kaka ichuoyo dhergi sindan. Mang'iso ni nitiere, nyalo bedo ni nitiere tuwo moro migeng'o kata tuwo moro mithiedho eka mondo omi ochuwo dhiang' sindan kaendi. Kendo jogo mokelo dhoggi rito ka dhok oriedo e kamogeng' koni gi koni kendo ok ginyal wuok, to mana ka dhiang' mosechuwo sindan kende ,ema nyalo wuok kanyo endo.